Miten ortinwek cheboisien kipagenge sikorib tililindo noton nemiten barak en amitwogik amitwogik ko tuguk che nyolu kotililien amun amitwogik kochoton che kiboisiien sikobit korip borwekyok. Asikobit kogonech kimnatet sikemuch keyai boisionik alak. Amitwogik ko nyolu keger kele tililen mising soiti ko amitwogik chotn cheu logoek anan chon kioldo en mesoshek. Nyolu keger kele tililen ago nyolu keger kele kogiun sikyome. Tuguk che chang konyolu kiyam tuguk che kororon sikobit koribok borwekyok ama nam mianwogik che chang. Oret age kora nekiboisien kipagenge ko kobangange koyai tuiyet asikobit konet biik ole kiripto tililindo noton nebo amitwogik ripet noton nebo amitwogik kobo komonut kot mising amun mi komie borwek.

Chang ortinwek che keboisien muswoknatet ab temisiet sikobit kituiyo temik, olik ak choton che konu rabinik anan biik choton che ole tuguk anan olik. Kiit nebo komonut kot mising ko tuguk choton che kimine en mbarenik, ngetem mbaret komie ak kemin tuguk komie kobwone ko kororonegitu ago koron kabwa ko kororornegitu ko chang'etu rabishek ingealda. Ngobwa olik ak konyo koger tuguchu komi mbar a konyi kocham koale ago ye kagoal koityi biik ak ichek alak che imuch komi taonishek che maimuch kobwa nyokoalchi ge. Ko mi biik choton olik che nyokoalen temik sikobit koityi biik choton che tinye rabinishek anan biik choto che konu rabinik bo komonut misng ngetuiyo kipagenge.

Chang kaborunoik che kiasir chekioker ole toreti muswongnotet noton nebo temisiet koborunet netaa ko yon moruryo tuguk ih ko oipchini kokwoutiet anai kole nee kit neya anan nee kit noton nemanamgee ak minutik yekoroipchi kokwoutiet ih oker any ak anai ole nee kit neoche alitit sikobit kotokotoret temiik kokochi muguleldo noton neigochin kotokotestaa kotemis ak kominso kaborunoik alak komiten tuguk alak chenyolu kisubi en ng'alek ab temisiet, temisiet ko mokele kitemisie kasorwek tugul miten kosorwek choton chenyolunotin kou betusiek choton cheroboni ko oche keminso ak kemin minutik amun kasarta noton nekararan

Miten kit noton ne kiib kabutet noton nebo benkit ab Chase en emenyon nebo Kenya. Kit netaa nekiib kabutaniton ko biik choton chekindochin anan biik choton chekikisir asikobit koyai ng'alek ab benki ko biik choton chekimokomwoe imanit biik choton chekiboisien makornatet sikobit konyor imandanywan ko kin koboisien imanda konyo ng'weny benkit noton nebo Chase amu yaa ngoboisyen lembeita komakobwone kastomaek anan mabwone biik choton chetam kobwone nyokokonori rapinik en benki kit age kora komakiliponji rapisiek kwak chenyolu konome ngobeku arawet ko kin komakiliponji koyai noton ko

Miten tuguk chechang chekikiyai cheboisien ana tuguk chechang chekikiyai sikoboisien kipsomaninik en barakut noton nebo emenyon nebo Kenya. Kit netaa ko kikikon serkalit ana kikochi serkali kipsomaninik rapisiek choton chetoretengee en sukulisiek ab barak amun sukulisiek ab barak ko elekisomonen ak kemengyingee chito koker serkali kole mie kot missing kokochi rapisiek cheimuch kotoret okot koliponji korik kwak amu mobiik tugul chemuchegee biik tuten chemuchegee kit ake kora ko ng'alek ab soet, soet ih ana ng'alek ab simoisiek ko kitoret kipsomaninik kepcheita lokoiwek choton chebo somanet ih ak kepcheitaen okot kosisiek alak cheteter

Chang tuguk che kimuch keyai sikotoret kanetet noton nebo kipsomaninik yon tago mengechen. Anan miten ortinwek che chang che kiyoe sigik ak konetik sikobit kotoret konet kipsomaninik chon togomengechen. SI ye eechegitun kotoret sigikwak. Kiit netai ne yoe sigik konyolu konet lagok kwak anan kong'olochi agobo somanet ak lagok che mengechen kora konyolu keyai tuguk che iboiboite sikocham kinet anan keyai tuguk choto che kororon kou ot kasari lagok che mengechen ko kigotoret serkalit koalchi chego sikobit koboiboegitun lagok ak kosomonso, lagok choton chon konome kobendi sugul koboiboenchin somanenywan amun en tuguk che kigeyochi en sugul che matam keyochin kasari ko karan konetishet.

Keret ne otinye ko oger ole miten ripset ne kararan nginem rabishek en bengi komakiboishen muswoknatet age tugul amun rabishek chemi bengi ko rabishek choton che kekonori anan che kigikonor sikeboishen en betushek chebwone anan sikeboishen keyaen kit nekebongochi chito iyai en ta yon. Kit age kora ko rabishek chemi bengi ko kigotoret biik che chang bengi kitoret biiik choton che tinye rabinik kogoneren yoton amun mi ortinwek alak che imuch kegoneren rabinik lakini imuch koortinwek choton ko ortinwek chemo kororon anan ortinwek che imuch koib tuguk che mokororon ortinwek che imuch koipchi chito kobwatutik che ter ko benki ko kararan misng ago toreti biik en konoret.

Emenyon nebo Kenya ko emenyon noton ne igileke en ng'alek ab konoret ab chepkondok ak ripet ab rabishek kora komakiwechowech. Miten tabusiek choton cheu chobet ab oratinwek ak ropet ab sitimok. Ko ng'em konoret nito nebo chepkondok amun yoche kinem rabinichu kogakikonor asikobit keboisien ketechen oratinwek amun kotko magitech oratinwek kora koibu tabusiek che chang kot mising ak sitimok kora ko kotomokiropchi biik koibu bolotet neo kot mising. Oret kityo nenyolu anan neimuche kerib sikotar tabusiekchuton ko kou kebangan rabishek komye kinde taban taban chebo sitimet ak oret ko konorse rabinik.

Miten boishonik choton chekonu koot ap aisurut chemi soet boishonik en akenge chekiyoei en soet ko kepcheita lokoiwek chotok chemiachen anan saidi ko ngalek ap kerichek soet kotoreti dakitariek anan toreti konyoik konyor kerichek amun ngiyoptechi konyorchingei korik choton chekenyoishen boishet ake kora komiten boishet noton nekekonu akobo ng'alek choton anan tukuk choton chetesetai eng emet kenai kele une emenywan wendi komie anan tesotoi tai ano boishonik choton chekonu koot ap aisurut Kobo komonut eng biik tugul.

Miten oratinwek cheboisien biik koib tuuguk koityi olikwak en kasarta noton nenyolu. Miten tuguk che tebe biik anan mara kou chito ne alda ngoroik en emet ab olinbo Nairobi, ko kit nebosien sikoityi olik tugukwak ko boisien karishek choton chebwone koteteu agoi olemiten biik anan olik. Miten karishek choton che keliponi asikobit koib tuguchu koit ole kobendi en sait ne noton. AK konyr biik choton che kobo tuguchoto. Oret age komiten biik che kigon ge anan che kipangan ge kipagenge sikobit kobangan ole ipchindo olikwak tugukwak en sait ne notet.

Miten amuneisiek chechang sikonyolunot koboisien kiprutoiyot anan kiprutoinik alak tugul kampunit yon mii rutoo anan yon koruto uyan, amunee netaa ko kampunit kokere kole tuguk kuk ih komiten komie ako ribotin ako yon kowechok tuguk kuk kora ana yan kakichor ana yan kabit nyosut aketugul ko kampunit kotoretin koker kole kenyoru tuguk kuk ana kenyoru tuguk alak cheten kokocheguk kampunit ko kit nebo komonut missing toreti biik yoche koker kole chito aketugul ana kiprutoiyot aketugul koboisien kiitet en rutoinotet nywan amun toreti en oleoo, toreti tuguk chechang toreti kora mokinyor hasara

Miten amuneishek chechang sikobo komonut komi kibakenge biik en olekiyoe boishonik kibakenge ko kimnotet kibakenge kotoreti kenyor tukuk che chang ako ngetuyo kibakenge ko kararan toreti biik ketat anan ketar taabushek chemara kobit alan tabusiek alak tugul cheimuch koitchi chi yo mii biik kibakenge eng boishonik kwach ko wendi tai boishet anyun tesetai boishenywan koetu ana etu mung'aret ng'wan ngotuyo tugul eng kibakenge ako bankangei oleyoitoi boishet ng'wan kokararanit kibakenge kotoreti biik akot kou yon tinyei chito chaik ap lakwet ap sukul Kotor kotoreti kibakenge nekiko chop ak biik chi kotoreti lakwanika nyi.

Eiy oyoni kot mising ole yon miten biik anan yon tinye oldoindet biik choton che solosoli tuguk kotese aldaet amun. ingesalasal tuguk kochang'egitu biik che chome amun kose kole ak bo iman tuguchu kemwoe ago kororon, bo komonut iman kor koibchi ge olindet tuguchu gan ak ibakocham ko karon komutu biiik alak che chnag konyo kotes koal tuguchukan. Biik chechang anan olik ko chome tuguk che kisolosoli kot missing amun sikyolis anan sikyal tuguk chito kou soitii ko ngoroik chon kioldo en ndonyoishek. Yoche komiten biik choton che kicheng chii sikobit kosolosolchi ngoroik. Kesalsal ngoroik anan kesalalsal kiy age tugul ne kyoldo koaldaogse komie.

Yon kaal chito simoit ak kobore nyokoboisien komabois komie, ele tebto toretet kogiale simoit komiten bogisit ne konundo ne kigisir nambaishek ab biik choton che oldo simoishek ago yon kiole kolenchin biik yenyoru tabut age tugul, ibiru simoit konye nambait nan kagisir en bogisit ab simoit. Ele iteptoi toretet koipir nambainoton ne kagisirun asikobit iororji tabut netinye simoing'ung biik choto che koaldeun simoit amun simoishek komepirchine oldo age ole kameolen, yoche ibirchi nambait nebo biik choton che kealen sikobit kotoretin. Biik che kealen komuch kotoretin kowalun simoit anan kochubun en ele komi taabu.